Aneno ka ji oya kuonde mopogore kagiting'o mbugruechni mondo giton pi manyalo konyogi timo gik mopogore kaka modho, tedo, luokruok, luoko sende kata miyo jamni. E picha aneno ka gitiyo kod pipe ka gikago mbugru. Aneno rawera moro kotweyo suka chalne en jamaasai kamadho pi gi mbugru, mano nyiso kit riyo maengo. Rawera adek ochung' e bathe rito ni gimbe oolnegi pi. Aneno rawera moro kaolo pi. Gimaduong', tijni nikod nengo ne alwora nikech sama dhano oya kuonde mopogore biro omo pi, gichulo omenda mathis alafu gigolo matintin kaka ging'eny omenda no bang'e duogo bedo maduong'.

Picha okelonwa skul e i klas. Olos kor ot maber, aneno klas kanigi dirisha mabeyo . E i klas aneno loka mang'eny kod kombe mag plastik. Nitiere mar gigo miyo jopuonjre yudo kuma gibet ka somo dhi nyime. Aneno ka jopuonjre obet e kombego kendo kila japuonjre nikod tablet mare. Maduong' kendo, tok tabletgigo color ralum. Ka irango maber aneno ka japuonj kod japuonjre otweyo abuog rombe. Mae yo ma igeng'ogodo tuoche mek yamo kaka korona. Somo dhi nyime maber ka e picha aneno ka japuonj lero ne japuyonjre gikmoko e tablet. Somo matinde omed kod teknolojia kendo mano en gimaber.

Picha tang'onwa e i soko kuma chal mar matunda mamit maywayo wang' kendo magero del iuso. Aneno jauso ka otweyo mavul kendo ouso matunda mang'eng. Kuomgi gin kaka maembe, machungwa, apple, watermelon, karot, avokado kod rabolo ma korgi ochiek ka ong'aw malo. Aneno jauso ka ondiso nanga mar uso kendo ka ochiwo matunda mar apple ma opong'o e crate ne janyiepo. Mor opong'o chunygi ka irango kit nyiero margi. Yo mar rito matundagi kik kethre en kaka, ketogi e bwo mavul kuma chieng' oknyal chwadogie. Mar ariyo keto matundagi kuma oyawore kuma matunda kaka avokado oknyal diyore. Mogik en keto ler kuom luoko matundagi.

Aneno picha mar bengi mar KCB kod nitiere kony matiyo kod ATM. Aneno ka bengi olos maber kendo oket tiles kod kio kuonde ma kastoma dhi manyoe kony. Kila kastoma oriedo kuma opogore opogore ka kila ng'ato dhi manyo kony mopogore. E i konygi nitiere kano pesa ne kastoma, nitiere chiwo omenda ne kastoma, nitiere puonj michiwo ne kastoma manyien kaka ikungo pesa kod kaka inyalo ol pesa i bengi. Mogik aneno ATM kuma ng'ato nyalo tiyo kod kadi mondo ogol pesa mare, aneno tich maber kaonge chachni mar kastoma kendo nitiere ler ma okalo ondamo moriti e bengini.

Mor ma ogundho okwako jopuonjre ka somo matiyo kod teknolojia masani dhi nyime. Ka irango maber, to wan e i klas kuma nitiere kod loka kendo klas kuma nitiere loka mar bao kendo jopuonjre obedo ji adek e loka achiel. Gin kod buge kod kalembe magimedo godo dhirogo somo mbele ka gindiko notes. Aneno laptops ariyo kendo jopuonjre adek tiyo kod laptop achiel. Ma nyiso tin mar laptop kata teknolojia kuom medo somo masani. Mor opong'o nyithindo nikech tiyo kod laptop ji adek kelo kanyakla kendo jiwo hera kuom jopuonjre. Kendo mogik, waneno dongruok. Kata kapod teknolojia tin to ojiwo somo maber.

Aneno e picha ndara ma olos maber ma ji wuotho mar jowuoth. Karango maber, aneno ohala mar wuoth kadhi nyime. Ja pikipiki oting'o jawuoth, kit rwakruok mar jawuoth nyiso cheo kata ng'eng' mar omenda ma onyalo bedogo. E ng'ute odeyo tai kendo ondiso nanga marachar, orwako koti kod long ma ogoyo pas moriere maber. Wiye olielo mapoth kendo oler ka irange. Ja pikipiki orwako nanga kata sweta mapek maging'o koyo ma ikelo sama en e tich. Orwako sweta kamano mondo ogeng' tuoche kaka limonia nimonia mabiro kod koyo madonjo e agog dhano. Ja pikipiki ni be orwako reflector marieny maber, kuom mano omiyo joriembo moko onene. Ohalani nikod nengo nikech sama jawuotho igolo kamoro achiel ka itero..

Aneno ka meeting mar abila kod jokma otelonegi dhi nyime. Kae itimo tijni maber, mokwongo olos odno maber komuon rangi marachar e kor ot kendo ong'aw katen mondo onen maber mokalo apima. Ka irango, oket kombe sofa chien kendo e mbele kombego oket kombe plastik morwaknegi nanga marochere maber mondisore. Abila ma orwako uniform ma color rambulu kendo wuoche gi gigoyo rangi maleny kata ka irangogi gi mabor, gigoyo ogut polis marateng' mogologi kaka abila mong'eritore. Abilago obet e side ma mbele e laini mokwongo. Obila moko oting'o buge kod kalam mar ndiko gikmadhi nyime. Aneno abila mro kobet e kindgi ne diere korwako uniforn maralum koting'o teknolojia kondiko godo..

Aneno ka oket mesa tir kendo kombe but mesago. E wi mesa oket kompiuta ma opogore opogore. Kompiuta ntiere kompiuta matin ntiere kompiuta madongodongo. E i klasno oket dirisha kendo ler mar chieng' menyo e i klasno maber kabisa. Japuonjre odich kagin kod kalatas mar penj kendo gidiyo oyieyo mar kompiuta. Jopuonjre moko somo penjo kendo jopuonjre moko osechako timo penjogo. Aneno japuonj ma orwako baj e ng'ute kendo ogoyo sati marateng' ka ochung' rito ng'iyo kaka penjgo dhi nyime. Maduong' en ber ma osedonjo ka oketi teknolojia e somo matinde.

E picha maneno aneno geche mopogore opogore ,e iye kae aneno gari kaka Nissan, aneno lori, pikipiki kod geche mathis thiso,e bath ndara kae, aneno poles mek stima, matero stima kumoro achiel kakowo kumoro. E bathe kae, be aneno posture mar airtel, aneno posture mar chiemo miluongoni yogat, gi psture be mar jasiasa. gimaduong' maneno e pichani en light mar street makonyo ji ka gi kalo ndara. light no, tich motimo maduong' nitiere sama omenyo makwar, sama omenyo makwar, ong'iso abiria ni mondo okal, to geche duto te mondo ochung'. Sama light no omenyo colour rambulu, ong'iso ni mondo geche oikre mondo gidhiyo. To sama omenyo maralum, ong'iso ni geche mondo koro odhi.

E mbele picha kae, aneno jang'wech marahuma ma iluongo ni Kipyegon. En jang'wech mong'ere kuom ringo matek kendo osekawoga namba seche duto mopiem. Jatugoni en ma o represent Kenya e kaontis mopogore opogore e piny loka kocha, kuom ng'wech ne mong'eyo . E mbele na aneno pichane ka en gi mor ahinya kuom hingo ng'wech kotiyo gi dakika ang'wen kuom ringo piyo piyo. Okelo mor mopogore gi mor mare, omiyo wan kaka jo Kenya, wamor ahinya kuom tich motimo maber, kuom ringo kendo kuom kawo dakika mathis kotimo ng'wech mare.

Gimanyalo wacho e pichani, aneno ji manyalo wacho maler gi kaka ang'eyo ni gichalo refugee moya kata e piny moro kata e pinywani, ma nitie gima giringo gi kuma giaye. Gini timre ga ka ntiere shida moro kumoro to jopiny kaka jo Red Cross dhi to konyo ji, to kelogi kumoro ma keto jo refugee gi, to unyalo tedo, tunyalo yudo kuma this munyalo ninde gi jogu ka pod ikonyou loso kuma okethoreno. Gimanyalo wacho ni jo ringogi gimanyalo miyo giringo kuma giaye en gik moko kaka dhawo, gik moko kata koth seche moko nochwe mang'eny modarogi. Kata kwe ma kanyo okethore. Emomiyo inyalo yudo ni seche moko ji ringo, to biro ikonyogi gi jo Red Cross gi to miyogi gik moko achiel ka chiel maginyalo konyorego, to joringogi samoro biroga gi gik matin maginyalo konyorego nikech ok ginyal ringo gi gimoro amora, momiyo giting'o ga mana gik moko mathis kaka jiko blangete magidhi nindo gi giggi mathiso manyalo konyogi tedo.

Adwaro leroni maler gima timore e pichaka, gimanyalo wacho komondi kapok achako en ,nitie ng'at ma baba moro, ochung' konyiero, kogolo lekene oko marachar, kendo maler, ochal ni omor kolero ne rawera moro machalo ni en jatijne eduka moro. Olerone kendo chal ni giuso ma gikmoko otimore negi maber, makoro olerone niya, gikmoko ousore maber, kata jalno marawerano timo tije maber, kata jalno rawerano be omor ka ng'iyo ng'ani kato lak. Ng'ani chalo ni gitimo recordings mek duka to giyudo ni recordings gi owuok maler kendo onge gimo kethore, omiyo nyalo bedo ni ya ,ojiwo rawerani niya, omera itimo tij maber mondo gimed yudo pesa omed biro e dukani. Dukano bende opang' maber nikech anyalo wacho niya, ji te matiyo ka tiyo maler ka giwinjore gi ng'ama ondikogi. Ng'ama ondikogi chal ni omor be emomiyo tich dhi maber.

Gima ang'eyo kuom pichani en ni aneno abila kod mama moro be, ntiere mbele ne kucha, to gimanyalo wacho maduong' e pichani anyalo wuoyo ne abilani nikech chalo ni entiere e police station,e police station konyowa malong'o kendo kelonwa mor malich nikech abila en ng'at marito kwe, kelo kwe to kuma ne onge gi kwe bedo gi kwe. Anyalo wacho maler, niya abila timo tich maler e pinywa masani kendo kuom kelo kwe, to piny dhi mbele maber nikech ji nyalo dhi mbele gi ohalagi kaachiel kachiel gi tije mapile pile nyalo dhi mbele kaonge gi kisiran mora mora. Mano ekaka abila konyo piny masani. Ji nyalo tero ropit to abila winjo maler ahinya gima ng'ato wacho to konye kuma dwarore. abila en ng'ama ber ahinya, kata kamano, kes mang'eny osebedo kamakogi ni abila ma Kenya ok tim tijgi maber to ok apar kamano ber nikech abilagi rito kwe to miyo nyaka ohala.

Gimanyalo biro e pacha kaneno pichani nikech aneno ng'at ma dichwo mochung' machalo niya otiyo tich moro machalo kampuni tanyalo wacho niya ma en kampuni mar umoja chalo ni gitimo gimiluongo ni transportation nikech nitiere lori to gigolo gikmomko kagisoyo e lorino kagitero kumoro. Chalo ni gitimo transportation of goods kagitero kumoro. Ng'atni obedo ka machalo niya otimo adertisement mar kampunino mar umoja. Chalo ni umojani chalo ni nyalo bedo sabun kata gimoro magitimo ma gidwatang'onwa ni mondo wane. Jalni chalo niya en jatich makae makata onyalo bedo niya gin ema gitero gigi kumoro to kumoro kata onyalo bedo niya otimo tich e iye kanyo.

Ng'ama nanyalo neno ka en jal miluongo ni Korir, Korir ni ochal ng'amoya e piny mar Kenya kodhi piny maoko mondo ochung'nwa kaka jokenya e tugoni mar ng'wech. Aneno ka entie e piny maoko nikech aneno e toke kanyo ntiere jomathoth mobiro mondo one kaka tugoni dhi mbele, chalo ni Korir otimo maber e ringone ni emomiyo okete e nini ma mbele. Korir be ogolo lake oko katang'o niya omor gi gimotimo. Gini nikod nengo nikech tugo mopogore opogore kelo nyadhi e piny kaka Korir okelonwa nyadhi koduogo dala to obroduogo kokelo nyadhi nikech obroduogo nyaka gi medal moyago oko. Ibromiye pesa moyago oko kokelo e piny ma Kenya ka mondo piny ma Kenya odhi mbele mano kaka anyalo wacho ni tugoni ka ji otuge mar ringoni kelo nyadhi e Kenya ka.

Anyalo leroni maler gimatimore kae, aneno kanitie mutoka moro machalo ni noting'o jowuoth to kuom hawi marach gimoro marach notimore momiyo gichwanyore. Aneno ka mitokani okethore mobanjore mathindotindo ma nyaka gari nyaka chalo ni jokma nobet e i kanyo oinyore marach to ni chalo ni osagolgi, gari obanjore ma kata kineno ka dirishni otore achiel achiel. Inyalo neno be ka ji obiro gudruok ogudore ka. Gineno to ging'iyo gimotimore, chalo ni mtokani kata ka nobed niya o loose control ma joma ne nitie e garino ohinyore marach. Nyalo bedo niya, giyudore kumachal kamae nikech sese moko mtokani ne ringo matek ok en kaka mtokni onego ni ringi e ndarawa masani. Ma ikelo gi direve masese moko riembo gari kosebilo gimoro mamiyo wigi okring maber kata sese moko nokoso nindo emomiyo ajalini oyudore. En ajali motimore to be ochalo ni en ajali marach ahinya.